Tich matimore kani, en tich mar pur, kendo king'iye maber en pur manyasani, gima omiyo awachoni en pur manyasani nikech nitiere gigo magitiyogodo ma neonge chon. Tijni e aluora ma Dhiwa oktime kaka gitimeni, thothji tiyo tijni e yo mayachon maneji ne pitho pitho cham kata gigo ma jo pith pitho, kasto giyomonegi pi e ahora. Ng'ato ka osepitho gigene mochopo e kiwang'o ma koro koth ong'e, to onyalo ndiko jomoko kata onyalo omopi kende gi punda kata mana gi wheelbarrow koro e Dhiwa tijni itime e yo manyachon ok e yo masani, mano ji achiel achiel ma moseyango tich manyasani ematime, but thoth ji mang'eny tiye e yo manyachon. Jomoko bende time ka gipuroe kuonde ma pi nitiere machalo kaka oara

E pichani, pichani okoyangore maber to kaluore gi gik maneno, nitiere ji adek moting'o crate, too crate ma giting'oni en crate ma kwar, ng'at achiel ochung' e wi bau, to ji ariyo ochung' oko mar bau, ng'at achiel ma ochung' e wi bau ni orwako jacket marambulu to ng'ama dhako to orwako nang'a marachar kadho marachar to ng'ama chielo to orwako kadho mar majan, to kaluore gi kuma gin tiere ji ariyo ma ochung' okogo mar bau ni gichalo ka gigamone ng'at achiel ma ochung' e dhad ot machalo store, gigamonegi crate mondo okan ot, chalni ot magichung'e e mbeleneni anyalo wachoneni en store mar kano samoro gik ma giting'ogo gigamonegi mondo oketgi e ot. Gimachielo kit kaka jogi orwakore girwakore ka jo pur girwakore ka jopur mar cham kendo.

Tich matimore e pichani en tich mar pur kendo en pur manyachon. Pur manyachon ne jii puro gi dhok, ne ikao kweru tikao rwedhi kata dwasi aah ka en dhiang' mar dwasi tobed dwasi mapok okonyore manigi teko manyalo tiyo. Aaah, odiochieng' mokuongo matiyo tijni, ne en kinde machon kapod an e klas mar primary, kapok adhi e sekondari kapod apon. Tijni ne watime gi wuon wa, aah kendo nopuonja kaka itime, aah, kachakore gi e sembo dhok, chuoyo kweru kata mana komo. To mokuongo tik tik e tijni, ne ne okawa kaka jakomo, ne aneno kaka itime, jachuo kweru chuo kweru, jasemb dhok bende sembo dhok, kendo gimachielo, aah, gima notimore manyalo paro en ni aah, dhok nonyona, dhiang' nonyona ka ang'eng'

Tich manie pichani, ok en tich matek, to kendo bende ok en tich mayot. um Kaka japur molony manyasani, puonjo ngáto um tijni, dwaro lony manyasani. Nikech, kaluwore gi kaka opang gigi, tijni okinyal timo atima ka ionge lony ma nyasani mar pur. To inyalo puonjo ngáto tijni, kokao thuolo. Kokao thuolo ni odwa ngéye, in kaka jalony mar, mar pur, ipunje kaka, kaka ipango, ipango gigi kendo gik madwarore. Gik madwarore e,e,e timo tijni, mokwongo kabisa i, i kwongo inyise gik madwarore. Gik machalo kaka ter, kata gimoro amora machalo kaka otas, minya, minya lwor, molworore kama, minya kete lowo kata gino mo, gino ero midwaro pidho. Gima chielo, odwaro winjo maber, ngáni nyaka obed ngáma winjo ne ni mapiyo piyo, mondo winjruok obede kindu kode e e sano mipuonje. Gima chielo um.

Tich matimore e pichanie en tich mar pur, kendo kwang'iye maber e yo moyangore matut en pur manyasani, tijnie puonjo ng'ato dwaro thuolo, oduaro kawone thuolo maber mondo ipuonj ng'ato achiel ka chiel kochakore gi gik maduarore mondo itime, rieko maduarore, kod gigo eko mar timo tijni, inyalo puonjo ng'ato tijni kikawe achiel kachiel kitere e site kuma itime. Winjo bedo mayot ka ng'ato nie site kendo oneno gima itimo, oneno gino ero milerone achiel kachiel, ilerone to kuonde ma dwaro ranyisi tilerone maber kuom tim ilerone kitimo. Gimachielo idhinyise gigo eko maduarore e timo tijni gik machalo kaka pipes, kit kit kit yien kata gigo eko mipitho e yor e yor eyor tijni kod gik mamoko.

Tijni nigi nengo e aluora e yore mathoth, mokuongo kabisa tich mar pith mar jamni mar dhiang', dhiang' en gima en jamni ma ichamo kendo ringe ji mang'eny ohero koro nengo mokuongo en ni jamni mar dhiang', dhiang' inyal ichamo mano e gima okuongo kabisa. To ma ariyo, tich mar pitho dhiang' en tich makelo pesa, nikech dhiang' en jamni ma inyalo use, kata inyalo nyiewe sa asaya ma ng'ato dware, gin gin gik moko ma ka ing'ama ja ohala to pesa ok nyal rumo e lweti nikech jamni e yore ma opogore opogore jomadwaro dhiang' ka dware mondo ousi nitiere joma dwaro ng'iewo mondo gipur kodgi, nitere joma dwa tiyo kodgi e ring'o nitie joma dwa pithogi kaka mwandu, koro jamni nikod neng'o mang'eny . gimachielo kipitho kijapith mar jamni tinyalo bedo ka iuse

Pichani nigi gikmang'eny makelo mor. Mokwongo kabisa, punda mar bungu miluongo ni punda milia en gimakelo mor ahinya nikech omoro wang' ober mar neno. Gin lee mag bungu ma ji anegi kuonde mang'eny nyaka loka piny Amerka gi pinje mamoko kagibiro nenogi kendo gichulo pesa mang'eny, nikech gin gi nengo gimoro wang' kit dak magidakgo e i bungu kata kido kaka gichalo. Ntiere jogo ma osebedo kasomo mana kit lee gi mana e buk to pok gineno gi wang' gi wang' ka ma, omiyo koro sama ng'ato obiro monenogi obedo gi mor kendo obedo gi dhil kata ng'eyo mar lee gi eki. Gimachielo makelo mor kae en pi, pi kelo mor nikech onego riyo kendo en gimaber. Science wacho ni atamalo mar praboro mar dhano en pi.

Mokuongo ka ang'iyo pichani, aneno gik moko ang'wen, aneno lee mar mar miluongo ni punda milia kata kisungu luonge ni zebra. Mar ariyo aneno winyo, kendo mar adek aneno lee machalokaka lee machalo kaka dhiang' mar bung'u ma dholuo luong'e ni dholuo luong'e ni ni nyang', lee gi eki gin lee mamora wang' kendo ji yanegi kuonde maboyo boyo, kuonde ma opogore opogore kagibiro nenogi, nitiere jogo ma odak kuonde ma lee ong'e, kendo ka giwuok kuro ka gibiro e pinywa koni ka gibiro neno le to gibedo mamor ahinya kaginenogi. Kendo gimachielo maneno e pichanie en pi, pi mang'eny ma ogudore keloga mor mar neno kendo en ga gi ber mar neno.

Gimatimore e pichani, nitiere lee lee mag bungu kod lee mag dala mipitho, mokuongo lee ma bungu manenore kae e gin lee mar nyakech. Nyakech en lee mag mbungu mar mie group mar group mar diel, awach ni diel mar mbungu machalo kaka mwanda kod mamoko but lakini manenore kae, en nyakech. To mar ariyo le mar ariyo manenore kae en le mar dala ma en gweno kendo king'iye maber gwenoni en gi nyithindo kendo osetoyo tong', nyothindo ma pod tindo ma anyalo wachoni ginie e kind juma kata jumbe ariyo kama, mbele kucho be aneno gode, gode ma maboyo boyo kendo inyalo neno ka boche oyware gi piny , nano nyiso ni gin gode maboyo boyo. Gimachielo matimore kae aneno gik motiye low piny

Tich mane e pichanie en tich mar pith, kendo king'iye maber en pith mar rech. Puonjo ng'ato pith mar rech dwaro kinde, kawo kinde gi ng'ato achiel ka chiel ok ni ipyonje kende theory kata lony mar buk, aa, ikawe achiel kachiel titere kuma kuma ipithe kuma pith mar rech timore, oneno wang'e gi wang'e kama, kendo mar ariyo inyalo kawo thuolo mar lerone, ilerone achiel kachiel ni rech dwaro kuma okuny kata ka okokunye to en kuma okunyore kendo pi nitiere maler manyalo keto ng'imane obed maber. Mar ariyo pith mar rech onigo olerne maber ni rech kata obedo ni gin gik ma odakie pi, to pi kanyo be gidwaro e chiemo koro inyalo puonje ni mondo obed kong'eyo ni rechgi gichamo chiemo mopogore opogore koro ipogone ni kit kidienje ma rech dwaro mondo ong'e.

Gino ero mabiro e pacha ka anono tijni, en kaka jowa modaki e dho nam tiyo matek, kagimanyo kendo ka gi ensure ni gi akikisha ni yutogi odhi kare, kendo tijni kang'iye en tich ma dwaro jogo molony kendo moseng'eye maber nikech tijni kidhiye ka ok in gi lony maber inyalo bedo gi luoro ma be samoro inyalo wito ng'imani. Gimachielo tijni nigi midhiero mopogore opogore ma ka oking'iyo kode too okonyal dhi maber kodi. Mokuongo tijni en tich mitiyo kuma pi ng'enye kendo nam tut, sama nam tutni ka gimoro otimore ni iluar tinyalo wito ng'imani kata samoro koth oyudore ouyudi e chunye nam ka itiyo tijni to mano nyalo bedo masira ne in. Gimachielo rawo nyalo monji ka ine yi pi kendo nyalo kelo masira marach miwit ng'imani.

Tich matimore e pichani kendo ka warang'e maber, en tich mar lupo, gimabiro e pacha mokuongo , en tich mar okoyot, lupo ok yot nikech odwaro lony mar nam, king'iyo nam to inyalo somo piny, ing'iyo ka yamo ber mar lupo, kata ka en seche maber mar lupo. Gimachielo tijni en tich matek majowa timo kendo gise ng'iyo kode en yorgi mar yuto, tijni bende en gi masira masiche mopogore opogore, kachiel kuomgi en ne entiere le modakie pi manyalo miyo ti ginyalo kawo ng'imani. Gimachielo apaka nyalo bedo mang'eny magoyie ma yie ng'ielre kendo osikre e yi nam kendo mano nyalo kawo ng'imani, gimachielo bende inyalo lwar e yi pi miwit ng'imani achach nono.

Gimatimore e picha ni , en pith mar kich , pith mar kich kaluore gi pichani en gima dwaro lony mar ng'eyo kaka kich dak, gik modwaro to kendo gik ma be okowinjo itim, pith mar kich dwaro ja lony moseng'eyo kaka idak gi kich, nikech kich king'iye en, en gima koch manyalo nego kata dhano kata chiaye, koro tijni en tich maa ok oyot, kendo oyot ne joma ong'eyo gi kaka itime, tijni dwaro loso sanduge, sanduge gi kaka okete e pichaka, sandugegi em itiyogo e kano kata en itiyo kode kaka ot mar kich kuma kich nyuolore kendo giloso mo. Moni mo mar kich be omomiyo ji mang'eny pitho kich, ok mana ni mondo girit kich mono emagidwaro nikech itiyo kode e yore mopogore opogore kaka yore mag thietho ahonda

Tijni en tich mar pith mar njugu. Kendo njugu kachako, njugu en chiemo mamit nyowuoyo, kendo pidhe nyalo bedo maber, to kendo pidhe bende biro gi rachne. Daher mar chako kod berne. Gimomiyo daher tich mar pidho njugu. Njugu mokwongo en chiemo mamit, kendo ji mang'eny tiyo kode e chame kata madho kode chaye. Gimachielo, njugu inyalo chame kaka en no, inyalo muode kaka en no, kendo sama imuode kotuwo kata konumu, nitie joma ohero kotuwo, nitie joma ohero konumu. To thoth ji ohero chame kotuwo nikech omit kendo omilimili. To pek mabiro gi tijni, en ni njugu tije tek nikech king'iye kipime gi gik mamoko, njugu en gima nyaka ikuny e lowo. Kisekunye e lowo, koka kendo idwa chako pone achiel kachiel. Poneno ema miyo tije bedo matek.

Ginoero matimore e pichani ka wang'iye maber, wanenoji. Ji nitiere ka e kidieny ariyo. Kidieny mokuongo otingo' jogo machalo jo lony e yo mar pur. Nikech ok dang' wawach ni gin jo lony mar gimachielo. Nikech kawang'yo pichaka to wangiyo gik pur, gigo ma oa e puodho machalo kaka alot. Alot sikuma. Koro alot man kae gi gine ma ginyiso wa ni gimatimore ka, jogi morwako uniform ma rochere gin jogo ma gin jolony mar pur. Kendo kayange maber en pur mar alot. To gimachielo wan gi kidieny mar ariyo mar dhano mabende nenore e pichaka. Gin dhano ma chalo joma jopuonjre kata jopiny mitimonegi gi dho ngere wacho ni civic education. Jo lony temo puonjogi e yore mar pur to pur no en pur mar alot. Mano ero e gima timore e picha ni.

Pichani karange malongo, aneno jii, kendo jii manie pichani gin nitie joma chuo kendo bende nitiere joma mon. Pichani kwarange maber jogi ochung' kama, gichalo joma ochung' e puodho kendo pur matimore ka en ,ochalo pur mar, pur ma rabolo. Nitie jogo mabe orwako mask machalo ni kwarango gi maber gichalo joma gin, gima gin jolony mag pur. Gin jolony mar pur mar rabolo kendo kidieny mar ariyo mabende anya yango ka gichalo joma jopiny kata joma jopuonjre. Jolony gi nyalo bedo ni gitimo, gitimo puonjruok nejogo madwaro mondo opuonjre pith mar rabolo kendo kwangiyo maber nitie ng'ama miyo mabende siemo yadhno, yadh ,yath mar rabolo. Aparoni otimo puonjruok kotiyo kod siem

Aaah, gino, ginoero matimore e pichani, katemo tude gi gino matimore e aluora wa en pith mar watermelon ma kiswahili luongo ni parachichi, ok angeyo kata ka mano e en mar adieri but gini kaka ilose e aluora wa ,aah, jopur mar watermelon n,gidwaro, gilose kalore gi rieko mar chandruok kata chenro mar watermelon. To watermelon en gino ma odwaro pii kendo gimachielo odwaro kuma nitiere liet. Liet maok ng'eny bende, en liet manie diere. Kaka ilose monyagi ma ochop kuma koro ikaye, watermelon dwaro nekisepuro loo to igone pith mamiyo thuolo mar nyak, kisegone pith tiketone mbolea kendo kiseketo ne watermelon mbolea timiye pi madwarore tokoro iweye aweya onyak kaka idwaro kendo onyak maber.

Tich matimore ei pichani en tich mar, mar pur. Kendo kingiyo maber to en kit pur mar, mar gigoeko manyak e buo loo. Gigoeko manyak ebuo looo gin gik machalo kaka rabuon, kata waru kata mana njugu. Mhh, tijni bende aneno ka onyalo riwo gik machiek, gik mamoko mabende ok nyak e buo loo machalo kaka watermelon kata mana budho. Tijni kaka itime e aluorawa, oooh, jogo eko ma jopur gikuongo gipuro loo, kisepuro loo mobedo mayom maber makoro gimoro nyalo nyakie ti i ,igoyo pith mar loero midwaro pidho, kaen rabuon tigoyo pith mar rabuon mong'ienore onginore mondo lono obed maber mar nyak kasto bende itiyo gi mbolea, pii bende iolone.

Mhh,gino manie pichani en kitungu, kitungu en gima itiyo go e tedo chiemo mondo chiemo obed gi ndhandhu, kendo kaka jopur loso kitungu mondo kik gikethre, gitiyo gi yore mopogore opogore to daher mar wacho kata dhialo yore mamoko ma itiyo go mondo orit kitungu mondo kik kethre. Yoo mokuongo mar rito kitungu en ni sama ikane ikane kanyoero ma otuo maonge pii nikech kitungu kiketo e pii tonyalo tow. Mhh, gimachielo, mmmh, manobedo ni owinjo bedo ni achako go en ni kitungu kosebedo ni osechiek e puodho towinjo obed ni ikkae e saa mowinjore, igole e puodho ma dholuo wachoni kayo cham, ikaye sama owinjore nikech kiweye odhi ainya tonyal okethore kata koth be nyalo yude kata chien'g be nyalo tuoye ka chieng' obedo ni ng'eny. Koro sama igole e wang' saa mano obedo ni ikonye kendo

pause eh, tich matire kaeni en tich mar pur. Kendo king'iyo maber. oh en pur mar bando kendo nitiere jalo ma bende oting'o otungu. Kain ng#ano ma dwaro puonjre timo ztijni, nyaka ibed gi hera kata gombo m,ar time eyorno mowinjore. To anyalo puonjo ng'ato ni bando en gino ma en cham makawo ndalo ma ohin moro kaka dweche adek kata ang'wen kanyo osebedo ni ochiek. Kendo kachopo dwe mar abich kata auchiel to onego bed ni igole. Koro nyaka ing'e kinde ma cham gi bedo e puodho. Mokuongo bando nyaka iikne puodho maber. Kendo ka iseiko puodho maber, to bende nyaka ing'iew mbolea. Mbolea dwarore mondo onya bando onyag eyo makare kendo obed gi afya kaka dwarore. Gima chielo mar maneno kae en pith mar otungu. Otungu bende dwaro lowo iloso maber, idoye kendo imiye mbolea kasto iolone pi.

pith matimore ka en pur, kendo en pur mar alot, kendo kwa wang'iyo pichani maber, en alot mar cabbage. Anyalo puonjo ng'ato kako onego otim tijni e yo machalo kama. Mokwongo, nyakilos puodho. kiseloso puodho maber mobedo mayom kendo onge buya nikech buya en gino mathiro kata nyalo nego cham, gimoramora mipidho. Koro iloso puodho maber obed mayom maonge buya. Mar ariyo, iketo cham ni, kata samoro niseketo gi e gimi luongo ni nursery bed, gibedo ka gidongo kanyo, koka i transafer gi kata itero gi iloko kuma koro idwani gitie, miluongo miluongo ni puodho, kuma koro idwani ipidhgiye. Mara ariyo, nyakibed gi pii machiegni, kata ka ionge pii machiegni inyalo timo, inya yua pii gi pipe ma kisungu luongo ni irrigation. kisetimo irrigation maber, tiketo mbolea. Mbolea kiseketo maber ti ensure ni puodho iye odo maonge buya manego cham.

Gino ero matimore e pichani en ohala, ohala en loko. Loko gigo eko ma iuso, lokogi gibed pesa. Kendo kwang'iyo pichani maber, nitiere jo ohala. Gin ji adek. Kendo gigo magiloko gin olembe. Olemo machalo kaka machunga, wan ka gi watermelon, wan ka bende gi rabolo. To e pichani bende waneno jogo ma be orwako lewni machalo kaka uniform. Uniform magirwakogi, yango gi kaka jolony. Gichalo jolony mag pur. Koro nyalo bedo ni gibiro mondo gijiw jopur mar olembe kata nyalo bedoni giwaro olembe kuom jopur, kagimiyogi puonj maber kata puonj madwarore mag yore ma ginyalo losogo kata ginyalo medo timo godo pur mar olembe.

Tich matimore e pichani en tich pur kendo kwangiye maber to en pur manyasani. Pur manyasani ma itimo gi tinga to chon, an kaparo maber ,pur manyasani ni ato pok atime, an apuro pur manyachon mane wapuro gi dhok. Umondo chiew gokinyi, utweyo dhok e jok, kasto utudo kweru to uwuok udhi. To pur aila ni dwaro jii adek kata ang'wen kata ariyo kaluore gi kit puodho ma udhi puro. Kobedo ni udhi, ka udhi komo to dwarore ni ubed jii ang'wen nikech nitie ng'at achiel machuoyo kweru, nitiere ng'at machielo masembo dhok, nitiere ng'at mar adek mabende ja semb dhok obedo korka achich kata korka acham, gibedo jii ariyo. Kasto bende nitie ng'at mogik matiyo tich komo. To kaen pur ma, ma udhi mana loso loo mondo obed mayom kapod ok udwa komo, odwaro jii ariyo kata jii adek kende nikech ng'at achiel dhi chwe kweru, ng'at mar ariyo sembo dhok kata jii

Tich matiyore e pichani en tich mar kunyo pi. Tij kunyo pi nigi nengo maduong' ahinya e alwora, nikech gigo machalo kaka maendi. Mokwongo kabisa, pi e ngima dhano. Dhano kata lee kata chiaye, nikech mokwongo pi itiyo kode e tedo. Mar ariyo pi itiyo godo e lwok. Kendo itiyo kode e lwoko. Kasto tich machielo, mar pi itiyo kode e modho. Sama chieng' ng'eny kata sama isechiemo, dwarore ni nyaka koro imodh pi nikech dwondi dhibedo ni otwo. Machielo, ka in ng'ama opidho jamni, kata in japur mar jamni, pi dwarore nikech jamni be dwarore ni nyaka modh amodha pi. Ka ing'ama japur, tidhi dwaro pi mondo iriwgo gigo eko yedhe mag pur kata yedhe mag nego mbolea kata yedhe mag nego okuodo kata gik mamoko. Koro pi nigi nengo maduong' ahinya e ngima.

Tich matiore e pichani en tich mar pidho yien. Mm..yien..yien yien nigi ber mathoth kopidhe, nkech mokwongo, yien en gino makelo tipo sechego machieng' ng'eny. Koro sama chieng' ng'eny inyalo bede tie yien kendi ywe, iyud yamo makudho maber. Gima chielo, yien mako lowo. Kawacho ni yien mako lowo to awacho ni yien tiende yien kodonjo ei lowo togi mako lowo maber makata auka kudho, auka oknyal ting'o lowo, matim gima kisungu lwongo ni soil erosion. Marario, yien ywayo koth, nkech king'io science, science wacho ni yien timo gima iluongo ni uuh iluongo ni carbnon cycle kata nitrogen cycle, magi duto gik maluore gi yien. Koro yien ywayo koth nikech gima be timore kendo machielo kendo en transpiration, transpiration en yien golo pii kadhi malo kendo giloso koth.

Uhm pichani kang'ie maber, uuh gigo eko makelo mor ok ng'eny ainya. Nikech mokwongo aneno gima yien miluongo ni sunflower. Sunflower ema anya wacho ni ber ka, nikech sunflower en uh kit yien ma kipidhe to inyalo use ne kambi maloso moo, itio kode e loso moo m mitedo go, oils molos gi sunflower. To kang'io kendo gima chielo, kae ntiere yien, ntiere yiende moko ma king'io gi chien kanyo gin yiende marolum. Mano anyalo wacho ni kelo mor nikech, yien ka ng'ich kendo oralum, mano nyiso ni ntiere pii maber, kata ntiere koth chwe e yoo makare mamio yien bedo ka ng'ich kendo oralum maber. Mm gima chielo mm e pichani oting'o gikma yugi mowiti, yugi emowiti kendo king'io toko witgi e yoo makare. Koro okanyal wacho ni mano kelo mor ahinya, koro mano tokel mor kendo.

Tich matiore e pichani en tich mar pidho yien. Mm pidho yien kwang'io nigi ber mang'eny, kendo en gi nengo mang'eny e aluora sana. Mokwongo, sami pidho yien to yien mako lowo. Omio sama auka obiro mang'eny to lowo oknyal ting'ore ma kel gimi luongo ni erosion. Gima chielo, sama koth ochwe to yien ntie mang'eny, koth pii koth oknyal ywero lowo, kendo pii ema mol amola to lowo to dong' adong'a. Mano mio lowo bedo maber kendo kanyo okbed kuma rach. Machielo yien en gima ber, nikech itio kode e tedo. Yien, kisungu wacho ni en source of energy itio kode e tedo, gimachielo, kipidho yien inyalo tio kode kaka bao. Yien loso bao ma itedo ma ma igero go ot, kata iloso godo gik ma opogore opogore. Mm be machielo, yien ywayo koth. Sami pidho yien mang'eny to kuma yiende ntiere mang'eny iyudo ka koth chwe e yo mowinjore kendo e yoo makare.

Mhm! Tich matiore ka en pith mar diel. Uh kaparo maber, pith mar diel dwaro arita maber nkech king'io diel maber diel en lee malelo. Kaparo odiochieng' mokwongo manatio tij kwath kakwayo diel, diel notomo koda ng'wech nyowoyo, nkech diel iyaone kowuok abila ni i, kiparo ni odhi wuok to ochako chamo chiemo mangi oko kanyo, odhi chako chiemo gi echoo! miles apar. Koro diel en lee ma ora ng'wech, kendo ka okija sipot tinyalo neno matek. Marario, diel mwomore. Diel mwomore ma ka okitang', onyalo dwodi gi uno ma ohinyi kata ogoi piny, onyalo njawi e kind jii. Iyudo ka kumo twee diel kikalo kanyo aoyae, to nywandi kata ochwadi e lowo, nikech odhi mwomore, ochalo kagima ne okoneni. Koro kwath kata rito diel en tijno matek ahinya nikech bende odwaro mana bungu, to bunge go.

Tich matimore kae en tich mar pur kendo king'iye maber, en pur mar rabolo. Rabolo en gino ma odwaro pi . Ok pi mang'eny ahinya be ok pi matin. To odwaro pi. Koro king'ama dwa pidho pith mar rabolo, owinjo obed ni ikunyone bugo matut moromo. Rabolo ok en gino ma inyalo kunye mathany thany kasto ipidhe apidha kamano. Nyaka ikunyne bugo matut morome, kasto koka ipidhe. Mar ariyo ,ka en kuma onge pi, nyaka ing'i kendo ine maber ni iolone pi e seche mowinjore. Mar ariyo, sama ipidho rabolo, nyaka ing'i ni iwe thuolo e kindgi. Ok idhigogi. Nikech kidhigogi, kidhigo rabolo to gimare chiemo. Sama ma onyak, nikech kwang'iyo rabolo maber, en gino minyalo pidho achiel, to onyak kendo onyuolo nyithindo mang'eny. Koro rabolo dwaro kumalach. Odwaro ni iik lowo kendo space malach ma idwaro tie purno.